Ahero kadi mar airtel nikech okonya e weche mang'eny kaka namba achiel katiyo kode e internet iyudo ka internet ne udho ahinya kendo inyalo tiyo kode seche mathoth kendo ober ahinya kikano kode pesa iyudo sama igolo pesa kata iketo pesa e simbi iduoko ni go kaka credit sama igolo pesa kata sama ioro ne ng'ato pesa kinyiewo credit bende inyalo gocho ne ji mang'eny kendo iyudo ka itiyo gi pesa matin sama iwuoyo nikech ikungo pesa mang'eny kendo ober ahinya, samoro iyudo ka ionge pesa mar go simo e sime inyalo gocho ne ngato to odonjo lakini ngato ok nyal mako nikech ionge pesa but ong'iso ng'ato nitemo gochone kata ionge pesa e simo, mar ariyo kitiyo kode e yor internet, ober moloyo nikech ok owit internet kata matin ,network ne ber ahinya moloyo seche duto te kendo ober nikech iyudo ka idwa oro ote okungo ahinya sama ioro ote.

Ma en nyathi skul momor gi wechene kaka odhi mbele e skul kendo en gi mor gi gikmoko moyudo e kit ngimane. Waneno kaka orwako lepe, ondisre. Waneno ka en gi buonjo maber nikech gimoyudo e sikul miyo obedo gi mor mathoth kendo oyudo ngima makiny mabokonye . Gik motimo en gik mamiye mor ahinya. Samowuok pile kodhi skul more ahinya nikech en gi mor ahinya oyudo gik modwaro bedo e ngimane. Rieko mar skul ber moloyo.